Kũmenyerera ũthiũ nĩ ũndũ wa bata mũno, na harĩ atumia na airĩtu, nĩ ũndũ makoragwo meekĩrĩire mũno, na nĩmathiaga ihinda kwa ihinda gũthondekwo nĩguo mamenyerere ngothi yao, na kũmenya kothi ta ĩno nĩ kwega, tondũ nĩũndũ wa o hĩndĩ. Ũguo mũndũ ndangĩaga ũboco wa o mũthenya, na kũringana na wira ũrĩa mũndũ araruta mwega, no guo agĩaga na andũ aingĩ agũthondeka.

Wa mbere rĩrĩa ndagĩa mbeca, nyambaga gũciganyania, ngagũra indo irĩa irabatarania ngacoka ngeka mathabu ma mbeca irĩa ingĩbatara kwa ihinda rĩu. Na irĩa igũtigara ndarĩkia kũganyania ndĩcigaga kwa maũndũ marĩa makoragwo magĩkora mũndũ atatanyĩte, gĩcunjĩ kĩu ndĩkĩhũthagĩra na ũndũ ũngĩ tiga o ro ũcio wakwĩyumĩria.

Nĩ oni marona nyamũ cia gĩthaka marĩ ngariinĩ ĩria ĩthondeketwo atĩ no monere nyamũ icio oro ngari-inĩ ona matekuma. Harĩ na mĩrũthi ĩranyua maĩ no oni acio nĩmarakenio nĩ mĩrũthi ĩyo kuona nĩho marorete. Narĩo rĩera rĩrĩa rĩrĩ kũu nĩ rĩega tondu nyeki nĩironeka ikengete kwoguo nyamũ iria irĩaga mahuti macio nĩirahũna.

Kahũa nĩguo kagĩe na maciaro mega na maingĩ, nĩgabataraga kũrorwo na njĩra nene. Wa mbere, nĩgabataraga kũrĩmĩrwo rĩrĩa kwagĩa ria. Kerĩ, rĩrĩa kagĩa mauti maingĩ, nĩgabataraga gũcehwo nĩguo kahũa kau kananũke. Rĩrĩa kambia kwĩruha, nĩkagethagwo, gagatwarwo gĩthĩi-inĩ nĩguo gathondekwo, kaambaga gũthĩo gakaũnũrwo ngothi ya igũrũ, gagacoka gakaanĩkĩrwo riũa nĩguo kome. Koma biũ gagathĩo nĩguo gagathondeka kahũa karĩa tũhũthagĩra cai-inĩ.